Haha hena maũndũ maigana ũna mangenagia, mwanake ũyũ aikarĩire njũng'wa akĩhũra nguo, mwenaine wake ũmwe hena mĩtũngi na ibũyũ, iria ihũthĩkaga gũtaha maĩ kuuma rũĩ-inĩ kana mĩberethi-inĩ, mwenainĩ wake ũyũ ũngĩ, hena marigũ marĩa nĩ macĩthĩ, marigũ mau no mahũthĩke kũruga irio kana no marindwo, meruhe, marĩo marĩ meru.